Gimatimore kaeni en ni ji obedo ,kamoro e alwora moro mar winjo weche moko kata twak moko ma ichiwo gi jotelo moko. Iyudoni gin mine moa e kor gwenge kendo samoro nitiere ber moro ma oyudore e ute mag jotij sirikal kaka chife gi jotend samoro, jodong gweng'i yudo ka gichokore mondo omigi lai manyien mag tich kata samoro nitiere pesa moro midwa poggi kata midwa pog mond liete, kata nitiere puonj moro mimiyogi kaka ginyalo dak e miere gi jowetegi, kaka ginyalo timo ohala mondo gidonyre. Kaka ginyalo konyore, gikuny pi kata kaka ginyalo thiedho pi magitiyo gi gik mopogore opogore. Ginyalo twak kendo kagin kanyakla kama, to ginyalo timo gimoro maduong' ,kata obedo ni ginyalo bedo ni muchgi tin, to ginyalo timo gimoro makonyogi e ngimagi masani gi ndalo nyithindgi mabiro.

Ng'ama ang'eyo ka en Patrick Lumumba mong'ere kaka Plo Lumumba. To gimomiyo ang'eye en ni en jambetre ma ochung' kendo yalo weche matek e court. Iyudo ka sechemoko weche nyalo bedo matek to ochung' kaka okil ma oyal gima, oyal wach moro ma samoro nekelo pek. To kopogore gi mano bende nosetiyo e ofis piny owacho kaka jalno makedo gi mibadhi. To en kod nengo nikech tije ma otiogi gin tije makonyo oganda. Kuom ranyisi kaponi ni okedo gi kueth matimo mibadhi. Manonyisoni jok matimo mibadhi ka obiro kwero to kendo obiro keto chik mager mamonogi timo mibadhi. Koro manonyisoni dongruok dhi bedo e kamoro nikech mibadhi mio tije ok tire maber kendo miyo omenda lal e yoo maopogore opogore kar mondo mii otine japiny.

Magiendi gin ndope ma ichiwo mag logo. Aeto bende nitiere sabunde bende ma itiyo godo mondo sama ng'ato logo cha to oketo e lwete to odunyo eka ologo gi pi. Koro gima biro e acha ka aneno gima kama en ber mar logo lwetewa kinde ka kinde nikech ndalo moko kae ni tuo moro nobiro ni korona. Tuoni nolandore kaluworeni kaluwore gi mosruok mano nyiso ni kaponi ng'ato ogir kata ng'ato ofuolo koumo ume kata dhoge gi lwete to mano nyiso ni nitiere kute moko makelo koronagi madhi dong' e lweteni kanyo to ka omosi ka ok ologo to odhi miyi odhi miyi kuteka to in bende ka ichako ikawo lweti imulogo umi kata imulogo wang'i kata imulogo dendi kaok ilogo to mano nyisoni in bende idhi yudo tuo cha. Kaeto kopogore gituo mar korona, ng'ato nyalo mako chiemo ka ok ologo to kata ka opogore gi korona, kute nitiere mang'eny manyalo kelo tuoche edel omiyo ber kaji logo

Gimabiro e pacha kaneno tijni gin kaka nyamrerwa mawayude gwengewa. Wuotho e gwengewa kapuonjowa weche ma opogore opogore kaka yande nyocha nyamrerwa moro olimiwa e dalawa ka. Ka otemo puonjowa weche mag chiemo, rito del, gi chiemo maber. Neopuonjowa kaka wanyalo chamo chiemono ma owinjore mokni chiemo moramora .Kuom ranyisi nonyisowa ni nitiere chiemo ma oting'o protein, nitiere chiemo moting'o proteingi konyo del e dongo maber kendo miyo ring'o mar del bedo maber.Ai to nochakopuonjowa e weche chiemo moko mamedo jii teko kaka kuon, kaka mchele, kaka waru gi gik ma opogore opogore. Ae to gima chak bire pacha gin kaka weche manopuonjowa kaka chamo alode kod olembe mamiyo konyo medo gero roteke mag del makedo gi tuoche.

Kaneno gi ma kama, to gi mabiro e pacha, en kit kaka oganda twang'o lewni, ma opogore opogore, ka gibero godo pinygi ma giaye. Kae to bende, giloso mwandu ma opogore opogore, kaluwore gi kuonde ma giaye, g gik moko ma ginyalo yudo aluora gi. Ae to bende, iyudo ka di mang'eny gidhi gitang'o gige gi ma giloso gi kata twang' nengni ma gin godo, e piem moro mojabagiga e Kenya wa ka. Ae to sama ma gise dhi kuno, to gin bende, gimedo puonjore gik mang'eny mane gikia. samoro ka giyudo ka, group moro, moa kama chielo bende oloso gimoro machal gi magin godo, to samoro gilose, e yo mopogore gi kaka gilose. Koro gipuonjore kanyo ginbende ginyalo puonjo jok machielo ka kaka giloso mekgi to gimomiyo, gi gimomiyo giloso gi kamano. Ae to bende, sama gidhi e piem kamae, iyudo ka, giyudo thuolo mar tang'o kitgi gi timbegi kaka gidak, kaka gitimo tijegi gi ber magiyudo e timo tijegi gi kendo kaka gitime no gi mor magiyude bende

Gini yudore e aluorawa to kaka itiyo kode en ni mokuongo ibiro puro puodho kaka inyalo puro kipidho kodhi moro amora kaka mar oduma kata mar oganda. Aeto bang'eno ibiro pidho kodhi mar gima idwarono kaeto bang'e ibiro miyi kinde mondo mi oikre aetomitegi inyalo ng'wedi matedi kaka alot. Mondo mi itede kaka alot, inyalo kawe ming'wede to iluoke maler. ka iseluoke ma ilawe gi pi moro maler to ibiro ng'ade. Ka iseng'ade to iibiro keto e sufuria inyalo keto magadi kata inyalo kete gi baking mondo obed mayom. Ichuake matin gi pi mathwis. Ka isechuake to ibiro gole kama ichuake cha to ibiro keto mo, gi ichielo mo ichielo kitungu gi mo, ka kitungu oselokore marabuor to ibiro ng'ado nyanya, bang'eno to ibiro kawo alodi mane isechuakocha iketo eiye kanyo maonge pi, kaeto ibiro ket poro chumbi moro ewiye to iloke

Maeni en od thieth miluongo ni osiptal. Oyudore e aluorawa to kaka itiyo kode en ni ng'ato katuo to odhi eod thieth ka, od thieth kaeni idhi yudo kaw rembe mantie seche moko inyalo kaw lachne kata okone maduong' to idhi idonjo godo eod pimo miluongo ni lab, aeto bang'eno kosepim gik mogol e dendigi kata seche moko kapo ni ng'ato fuolo ahinya to inyalo kaw okegone cha to idhi ipimo toing'iyo ni en gi tuo mane. Kaeto ka oseng'e tuo ma en godo to ibiro many ne yedhe manyalo konye kata gigo manyalo konye kotiyo godo mondo ngimane obedie makare. Kaka itiyo kode kendo en ni inyalo mine mapek kata mine mani gi iye dhi kuonde mag thiethgi ipimo kilogi, ing'iyo kaka nyathi onindo eiye. Ae to ka ndalone ochopo daktari kata ja thieth konye mondo okonyre eyo makare obed gi nyathine.

Gimatimore kae en ni ji opango laini kama ituome pi. Kendo iyudo ni ng'ato ka ng'ato nigi gire mar tuombo to bende nyaka giritre. Ah kuom ranyisi ng'at mane okuongo ema tuombo aeto luwo ng'ama luwo bang'e kamano kamano nyaka gituomb magitiek te. Aeto be iyudo ni kama kamae seche moko gin pi ma okel gi sirikal mag kaonti. Koro sirikal mag loch gwengegi ka oseneno ka kamoro nigi chandruok mar pi to gikelo gikunyonu pi kata giyuayonu pi koa kamoro kaeto koro kelonu pi machiegni kodu. Koro sama udhi kawo pini ginyalo ng'ado ni nitiere omenda moro minyalo chul manyalo konyo e timo repair moko kata loso kuonde moko ma odundu moko manyalo bedo ni okethore mondo udhi mbele giyudo pi. Aeto seche moko nitiere bende ma ichiwo nono, koro luwore ni gweng'u uwinjoru nang'o, ni ka chandruok owuok tousolo kata sama ng'ato chudo to ukan pesa

Maendi en oduma. Oduma gi nitiere ma opogore opogore. Nitiere odumb gredi, nitiere odumb nyaluo ma nitiere moko miluongo ni nya maragoli, nitiere nyamula. Koro gipogore gipogore. Koro kit oduma ma ahero en kaka odumb rachar. Odumb racharni omit e kuon kendo yudo ka kata kikome sana sana odumb nyaluo kikomo e puodho, to kata puodho otho manade to nyaka iyudie gimoro. Iyudo ka wang'e ok tindo tindo, wang'e beche becho. Aeto odumb nyamula bende ahero. Gima omiyo ahero odumb nyamula en ni omit e abula kata seche moko e aboka aeto bende iyudo ka oduma obed nyamula, obed rachar gimedo teko e del aeto potgicha bende konyo eweche mag rego chiemo gi sama ng'ato dhi oko omiyo oko mar ng'atomok ridre kendo wuok mayom sama odhi konyore omiyo okonyo del eyore mang'eny.

Mae en tich mar pur to kaka itime e aluorawa, japur kuongo puro puodho ma one ni buya mantiere karka onge. Ka buyago osepur oko te to obiro kawo kodhi maen godo to obiro keto elowo obiro komo mkata obiro pidho, Ka osepidho kodhino to obiro rito ma otwi. Ka oseti to obiro rito kinde doyo. Ka opo ni puodho ok ler, kata nigi buya to ibiro doye to iolo lowo etie cham aeto bang'eno ka koth osechako chwe ma oduma kata ma cham oseting'ore gi malo matin, ibiro chak idoyo iye kendo ka iloko buya ka kimedo lowo moko etie cham. Aeto kaponi ng'ato nigi puodho matuk maonge mbolea to biro chune ni mondo onyiew mbolea mar duka mondo oket etie chamka tie cham mondo chambego otim maber. Kaok kamano to obiro kao owuoch dhiang' oter a puodho. Sama ipurocha to koro owuoch dhiang' riwore gi lowo.

Ma endi e tich mar lendo, fwambo gi keyo. Ber ma ng'ato yudo kuom tijni en ni, kisedhie mbalariany ma itiegori to iyudo tich koro sama iseyudo tich to mano nyisoni ibirobed ka ichuli omenda. Ae to ber mar tijni bende en ni ng'ato yudo bedo gi ng'eyo mag gik matimore oko mar aluora maentiere, aeto, iyudoka seche ma ng'ato oseng'e gima timore wiye yaore, kata kaponi en ohala moro moyaw en onyalo bedo gi gombo mare enbe timo ohalano mondo oyude yuto moro. Kopogore gi mano iyudo ka nitiere tije moko mabende ilando. Ka oselandgi to ng'ato nyalo dwaro oro kwayone mar tich koro onyalo yudo bende tich kokalo kuom fuambo gi keyo.